Mae idendo gi dho ngere ni dental flourosis, ti ikele gi donjo mar flouride mang'eny e del e kinde malak dongo, sie sie kuom nyithindo. Ka flouride odonj e del mang'eny, to oloko lak kendo lak dongo, kata lak ti kanigi rangi machalo mar turungi. Gikma kelo flouride e del en kaponi omodh pii manigi flouride kata ocham chiemo mopidhi kaka alode mopidhi e loo manigi flouride e aluora kaka kata Nakuru county nigi fluoride mang'eny.

Magi jotelo mag migepe mopogore opogore morado e Kilifi, e twak mar piny mangima mar keno.

Somo kod tiegruok e okenge mopogore opogore. Wachako gi sikund primary, nyaka sikund secondary kaito bang'e wadonjo e mbala riany.

Mae en ot manie boma to ei odni oting'o apise mopogore opogore mag gima opogore kata kembe mopogore opogore.

Ma ohala mar limbe, to jogo nie tugo mar riembo yie, kagilimo godo i nam, neno kaka aluora chalo.

Mae jagoro mar migao mar kunyo mula miluongoni Ali Hassan Joho mar piny Kenya, to kod Seyid Bin Hamad maen Foreign Minister mar piny Oman.

E diere en Wycliffe Musalia Mudavadi, maen jagoro maduong' mar migepe mopogore opogore e piny kenya, kaeto e badhe nitiere Ali Hassan Joho, maen jagoro mar migao mag kunyo mula e piny Kenya.

Mae sibuor, mawelo moaoko koachiel kod welo mae piny Kenya, chulo pesa mondo gidonji e National Park mondo gidhi ginen sibuoche, kachiel kod mamoko.

Omena imoyo matwo, kasto kosetwo to ikete e gunia, tikane kanyo kata ei ot mayamo kudho maler ok mofundore kata maliet. Koro bang' kinde ka kinde, tigole oko imoye mondo oyud yamo kod chieng' tichak iduoke, nyaka chop kamoro ma ouse te, kata tere e chiro mondo nyiewe.

Mawembe, kendo mochiek maichamo kamano koseluoki, kata kochiek ahinya, tiloso kode jus mimadho. Ahere nikech en gi ndhadho, kendo omit saidi e fuondena.

Nyadendini winjo rem, kamoro iye kaye, kata iye muore. To makelo mae en ni samoro nochamo gino maok winjre kod iye, kata gino marach mosekethre, kata nyalo bedoni en gi tuo moro machande.

Tielo makuot kendo idendo gi dho ngere ni odema ikele kalure gi gikmopogore opogore. Ma ong'ere ahinya en matimo mine mapek, kata mine machiegni konyore. Tiendegi kuot, to moko bende lit kodi moko bende oklit, to bang' ka ng'ato osekonyore to lal alala matiende duog maber kaka nenitie chon.

Inyalo bule e mach motwo, kaeto ichame. Kokamano, to inyalo wang'e e mo maber kaeto ichame. Kata yo machielo mar lose, en ni inyalo chwake, kisechwake tichiele kod otungu kod nyanya. Tilosone sup tichame gi kuon katochele.

Magi nyithi gwen ma korko to, inyalo us gi godiochieng' achiel. To jogo monyiewo gi dhi pidho gi, gibedo madongo kaeto ichak iuso gi ne jogo madwa chamo gi. Kata jogo madwani ginyuol negi tong', to mano yor yuto kendo pesa yudre maber.

Riwruok ma tayo chenro mar jopuonje kod ndiko jopuonje e piny Kenya nigi lendo ne jopuonje kuom weche mag chwalo gi e okenge mopogre. Ndiko gi to kod oro gi tiyo e sikunde mantiere e gwenge mopogore opogre.

Pith kod pur mar gwen, mipidho siye siye ne tij nyuolo tong'. Gwen gi imiyo chiemo to nyuolo tong' pile ka pile. Tong' gi ichoko titero e chiro mondo olokgi pesa.

Mapera kipono e yien tilwoke maler, kaeto ichakilawe gi pi maler. Tinyalo muode kaka en no, to mana kosetegno, matiende ni ipone kosetegno. Kok kamano, tinyaweyo ochiegi molokre mabiro ratong' ratong' kata rachar rachar. Kitgi opogre, nitiere moko be ma kochiek to kata toke pod dong' adong'a majan. Koro kosechiek tinyalo kawe, tiswage tiloso kode juus midendo gidho ngere ni guava juice. Timadho, kendo en gi ndhando maber.

Nyigwen matindo man gi odiochieng' achiel ma iuso ne jopur kata jopith gwen. Kaeto bang'e ka gise dongo, to jopith go chak uso gi ne joma moko mondo giyud pesa. Matiende ni giyudo ohala, mae miyogi pesa kod mor.

Ma kar tiegruok mag weche pur miluongo ni Baraka. Rowere go gin jopuonjre masomo weche gi kar tiegruok ni. Rowere go kosetieko tiegruok to biro wuok oko kendo manyo tije madhi gi weche pur.

Mae miyo to kod nyithinde, nyathi matin moting'o no imiyo chanjo. Chanjo ni imiye mondo ogeng' kute manyalo nyayo dongo kata dongruok mar nyathi matin ni.

Alot mipidho siye siye e tok jikon mondo mi ji oyud kaka konyore e yor chiemo, to kendo moko inyalo ter e chiro mondo olk gi pesa. Matiende ni ji boyudo yor nweng'o kata dwero.

Mae jatend piny owacho mar Kenya miluongo ni moluor daktari William Samoei Ruto.

Mae it nduma, nduma kosedongo maber mopudhe lo, itede, ichame. Kokamano to wuon go nyalo pudho moko otere puodho, oyud kaka olokogi pesa. Kaeto pesa no onyalo tiyo go kokonyore e ngima ne.

Pur to kendo mana mar ohala kelo chiemo, ne ji mopogore opogore e ute gi e gwenge mopogore opogore. Kendo pur konyo ni omiyo weg puodho kata jopur owuon yuto ma pile pile. Ni mar ka gisetero yutogi e chiro ma giuso, to giyudo omenda makonyogi e yore ma moko. Kaka chulu sikul fees, chulo weche osiptal, kuom mamoko bende.